Keetai ilaleta loong'uesi naa ketii ake sii irenchaai oorrip ing'uesi aate nemitiki eshula oo eramatare nkae oormaasai oltung'anak ookulie ng'uesi e aang', neekibookini ilaleta ooji park peyie etum aatorrip tine.